Ore naa kaidim atejo endaa naitelekino shumata emisa , elioo naa ndaikin nelio shai , nelio oltungani logira aok naa shai naa kaidim naa najo kanyor nanu enabae oleng amu endaa naa ena naa sidai endaa amu keretisho , keret osesen nisho osesen naa nelo siduo aret iltunganak peyie egolu iseseni nemetum imoyiaritin neeku kaidim najjo endaa ena naa embae sidai nanare niremi ilchmbai petumi indaikin , kisidai shoo oleng naa embae sidai nanyor poki tungani naa keretu seseni oleng.

Ore naa embae nagiraa aasa tene naa nchere etii irbarnot nkayiok ontoyie nalio ajo eishopito nalio naa ajo eishopito nchatii naarok neeku aidim najo eeta emasho naatae naishopitoi naa nkilani naanyanyuk ashu epeoito Kuna kera enkiguran ,naa ore naa Kuna toyie elio ajo eteena ninche lukuny eitodol ajo imuisilamuni ninche ,neeku ebaiki aa emasho eetae arashu enkiguran epoitoi Kuna kera ina pee eishopito nkilani naarok naanyanyuk ashu eetae embae nagira ninche aiadfataise neeku ishopito ninche nkilani naalimu esiai naasita matejo tenaa kenenkampuni naje nigero tina shati ajo enena ampuni nigero ajo kainyoo esiai enye neeku kesioki neeku kesioki iltunganak ayiolou ajo ninche kulo ashu kainyoo egira alikio.

Ore naa enasiai naa kaidim najo enkiremore naloito dukuya nelio naa olopeny lolchamba lopikitaa, logira aduaki olchamba lenye enkare, elio naajo etonyuaa ele payian oleng' netuuno ntapuka naiterutua naa ninche aabulu, nepikita enkare agira aitumia emashini aajo naa nanu enagira naa aisidaki enkare. Neaku etonyuaa oleng' amu esiai naa siinye ena naji creativity ashuaa naa teknoloji amu menauru ele payian egira akeinye empaip aisidaaki intapuka enyanak enkare naa kepuo naa kuna tapuka aasioki abulu amu kelio naajo kukurrokino netii ilmutaroni loopik enkare, looshum enkare neaku embaye sidai oleng' ena, keisidai oleng' enkiremore, keretisho oleng' enkiremore, keitoti iltung'anak, neitopok iltung'ana neaku ajo naa nanu kanyorr oleng' enabaye naloito dukuya.

Ore naa enasiai eunore olmatunda naa kajo naa nanu keisapuk oleng' tenkopang' amuu sapuk enkiremore oleng' tenkopang'. Neaku eunito iltung'anak ilmatunda kuna naa loodo naa ore oshi eneikunari naa kepuoi ake enaampuni naa namirr kulo lantereera lookulo matunda nepuoi ainyang'u nilotu nirem olchamba lino, nipik ingumot nipik ilanteerera, ore peyie indip nipik naaenkare anaake ampaka nebulu, neaku ikurroki nipik ilkeek nipik fertilizer, nipik empolea peyie eloabulu nemeye, nemenya inkukuni naa, nipik naa enkae oleng' peyie ebulu. Naake sidai tebiotisho osesen naa keisho sii iltung'ana iropiani amu kemiri oleng' kuna tokitin tenkopang' netum ilamirak iropiani.

Oree entoki nadamu tenadol enasiai naa ore naa nanu ang'uaa enalo e kajiado naa kaidim najo keisapuk enasiai oleng', epuonu ilmusungu adol inkera amu kenyorr nooshi ninche ilmusungu aaretu atodol inkera naijo meidimu ate oleng' ashu inkera naa okishin. Neaku kajo naa nanu ore enalo enkopang' aah keatai inkera kumok naa naata inyamaliritin, aisinak naa kebore ilmusungu. Neaku kaitodomu inkolong'i naetuo ilmusungu sukul naisumare kuna kera apuonu adol enegira kuna aikunari tenkisuma nepuonu aretu ninche, nepuonu alaaki ninche ropiani esukul neisho indaikin, neishoo inkilanik naishop. Neaku ajo naa nanu nepuonu abuoitare naa tonaitiship ninche peening' esidai, neaku keisapuk oleng' enasiai tookuna kuapi natii naashu loshon lotii abori epuonu ilmusungu aretu inkera neboitare peeshipa.

Oree naa ena baye naa embaye naa naakajo nanu kanyorr oleng' nanu enabaye nataasa inkatitin kumok. Eunore orkeek ena naloito dukuya, elio naa ntasati orpapaini loota ilkeek lopikita ingumot naaturo, naa enetipat oleng' eunore orkeek amuu keitobirr naadi oshi irkeek olmanyara nepuo ilkeek ayau enchan, nepuo aishoru iloipi, ore irkeek keeta faida kumok oleng' tenakop ang', kenare ake neun oltung'ani tenkang' enye, tewueji enye esiai niun ilkeek, naa keisidain ilkeek nemenare nedung'i, ore peeaku itudung'o olchani kenare niun irkulie naa peemeitoki naa aku itudung'o ake olchani. Neaku ajo naa nanu enetipat oleng' eeta irkeek oleng tipat kumok teleosho lang'.

Kaitadamu na nanu enasiai ntokitin kumok angas amu kangas aitadamu entoki naji rnkata oshi naatae siasa tenkop na kejing oshi ltunganak irorin laijjo kulo sapukin lobolo nepuo abuaya egira alimu ajo entegelu yiok kira yiok ena political party nisho yiol kura nepuki sinkolioni nepuo kulo siasani airo na ore si aotoki kaitadamu kuna road shows naata napuo ltunganak aitadolu ntokitin enye aliki ltunganak ntokitin namir ninch ajo na nanu ai advertise matejo tana ke nkampuni e Safaricom neponu alimu esidano naata ninche alangu nkulie ainini neaku ajo na nanu ore kulo orin kaitadamu siasa naitadamu enoshi kata egira nkampunini ai advertise ntokitin enye.

Oree naa ena naa kaidim najo inkera esukul kuna nelio naajo etii ninche enoshi toki naji parade ashuaa assembly. Naa ore oshi enatoki kaitadamu apa ara enkerai atii sukul naa nchere ore peeku tadekenya kila jumatatu ashuaa kila ijumaa nikipuo inkera atumo tewueji nebo nepuonu ilmalimuni, neranyi, neomoni, nelimuni naa imbaa etipat naanare nening' inkera ashuaa naa aalikio ake naa progress esukul neaku imbaa naa etipat naipirta sukul elimuni tenewueji epared anaanaa noshi tokitin naji sheria esukul naa keitadamuni nkera, neaku naa inatoki aitadamu atii sukul kipuo naaning' enejito ilmalimuni lang'.

Ore naa tene naa kaidim najo esiai enkiremore naloito dukuya. Sapuk oleng' esiai enkiremore tenkopang' neibelekenye. Elio naa tene olchamba lopikitai enkare eitumiai naa entoki drip irrigation naa ore naa apa eton metii teknoloji najo naapa nanu ilbaketi apa eitumiai abukoki olchamba enkare ashu eitumiai naa ilterekenyini naa ore oshi taata etaa keetai imashinini ashu ajo naa nanu eitumiai ena baye naimieki naa ilpaipi abori naa intapuka aakeji naaninye drip irrigation, netaa sii keetai irkeek loopiki intapuka peyie meye nebulu aitobiraki nepuo aaku kumok naa sininche. Neaku kaidim atejo eibelekenye oleng' enkiremore tenkopang'.

ore embae nalotu indamut ainei tenadol ena bae na kaitadamu, ara enkerai esukul kipuo na apa yiok akwet darasa teneoshi oltualak elio na inkera nakwetita a ntoyie naishopito inkilani nanyanyuk niaku itodolu ajo inkera esukul kuna, nelio indarasani naosho orangi pus tiabori ena inkilanik naishopito kuna kera, niaku ajo na nanu sukul aitadamu ara enkerai aa ore pe oshi oltuala nikikwet indarasani ayanyit oltualak, na ore tesukul nikinchop inkilani nanyanyuk, pooki na peyie eyau na uniformity to nkera pooki najo na nanu, esiai sidai ena nenare pepuo inkera pooki sukul eyia ena eneyia.

Ore na embae nalotu ndamunot ainei tanadol enabae na ltunganak ajo na nanu labartak lobak ltunganak na enoshikata na eetae entoki naji emergency matejo tana ka ajali inoto ltunganak neponu ltunganak kulo oji le kenya red cross aishooyo na minche first aid neretu ltunganak asieki peyie ibooyo keeya oltunganak neaku ajo na nanu lolotunganak oponu ndamunot ainei inabae naretu ltunganak enkata nanyamal ninche neaku ajo ma sinanu easita kulo tunganak embae etipat oleng naretito emuria oleng neaku ltunganak kulo oitemgenaki peretu ltunganak nkatitin naatae nyamalitin naijo ajali.

Oree enabaye naajo siinanu enkipimoto ena orpaek ashuaa mpooshok naloito dukuya tene. Elio naa ntasati naibung'ita ilkuniani, aajo naa nanu iloorpaek. Etii ilbaketi neitelekini naa shumata ena mashini peyie eipim nelimu ajo tenaa kebaa natii, kebaa nkiloi tenaa kerisio neaku naa embaye etipat ena oleng' amu keretisho oleng' tebiashara peemelo oltung'ani naa ainyal ilkulie, nemelo anya iropiani olkulie nemelo siininye aloalo hasara neaku ajo naa nanu embaye etipat ena naloito dukuya naa kenare ake neipimi intokitin naaijo inkurman, irpaek, empoosho eton eitu emiri peyie naa melo airriki iltung'ana nemeloayau hasara naa tolopeny olduka. Neaku enetipat ena baye oleng' temurua pookin.

ore na entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena na kaitadamu inoshi musungu ashu aa ilashumba, iloponu adol inoshi kera nemidimu ate ashu ajo na nanu imareita, aaswa na inkera kutiti netu epuo sukul tenkaraki iropiani nemeeta indaiki nemeta inkilani nepuo na ninche kulo musungu, aretu kuna kera nisho indaiki nisho inkilani neyaki na embaka intokitin nainguranie kuna kera, nelaki na iropiani esukul, niaku ajo na naunu etareto ta ilmusungu, inkera oleng tenkop ang etareto ilmareita nemeidim ate inkera nemeta intoiwuo naa ntasati okishin niaku ajo na nanu etareto ilmusungu oleng, na ina bae nalotu indamut ainei, na eretoto nayautua ninche na emurua ang.

Oree naa embaye nagira aasa naa elioo inkera are, entito oenkayoni kiti naagira aing'orr esimu. Ore naa kuna kera elelek ooleng' aaketaa vidio naing'orita, matejo aing'orr naa enkiti ake vidio tesimu naitiship ninche amu kenyorr inkera oleng' intokitin naing'ori. Nebaiki sii negira kuna kera aisumare ena simu eimu naa entoki naji teknoloji napiki enkisoma oonkera mpaka naa online neaku ebaiki neeta enkisuma nagira kuna kera aing'orr naa ashuu impishai egira ninche aing'orr neaku elio naa kuna kera keyeyie aajo keeta entoki nagira aas tesimu ebaiki engem ebaki evidio ashuu empisha, neaku naa inasiai naa easita kuna kera kutitik.

ore na ena siai na kaitadamu enkibungata oltunganak, elio na ajo ibungitae ena tasat eta enatasa ninye ashu engirae aiteniki ninye, amu elio na ninye ena tasat ishirita, nengirae na aibung esimu na airecord ninye, elio na ilpayiani la kajo na nanu isikarini, amu ishopito inkilani na inoshi naishop isikarini tele osho le kenya, niaku elio na ajo keta embae natasa ena kitok na ina pibungitae, ashu eta entoki na nangirae ajoki pelimu na ajo kanyio natase, niaku kaitadamu inkolongi naibungaki iltunganak eta makosa ore tiaikata ekibungi nikijokini tolimu ajo kanyio natase niaku ina toki naitadamu nanu oleng, niaku na ilopisani kulo kulo loshi oingor enkop, nepuo arip iltungana enkishui oltungana imalii oltungana niaku na ina bae ena naloito dukuya na tine weuji,

Ore naa embaye nalotu indamunot ainei tenadol ena naa nkera kuna esukul nagira naa siininche aisuma negira aisumare naa kuna simui naajo naa sinanu naaji tablets. Naa embaye naaetipat ena oleng', embaye natonyua oleng' serkali e Kenya alo apik enabaye naji teknoloji atua enkisuma oonkera epuo naa nkera aisumare isimui nepuo naa atum enkisoma pookin nayiou te online. Neaku ajo naa nanu embaye etipat ena oleng' naa kaitadamu inkera esukul eoshi taata naas ninche isiaitin enye eimu kuna tablets nepuo ajing online classes, nepuo aiwoch naa ifidioi naipirta enkisuma naa tenewueji ake, neaku embaye etipat naitumia serkali iropiani kumok neaku enare ake nenyoki aaretu oleng' serkali.

Oree naa embaye nalotu indamunot ainei tenadol ena baye naa enapakata naa eetai enapa muoyan naji korona naisumbuayie naapa olosho pookin telulung'ata. Neaku ajo naa nanu embaye apa ina nayauwa naapa enyamali oleng' amu emuoyian nayeuwo neitanyamal iltung'anak neeinyal imbiasharani, ore ninye ntorronok aisul naa nearr iltung'anak kumok oleng' neaku naa neyau aisinanishu oleng' tiatua ilmareita, neikeni imbiasharani kumok iltung'anak nepuo naa ilkulie aiminie isiaitin enye amu tenaake enkampuni apa egira aas esiai nelo enkampuni abori ashu naa ejo etaa iltung'anak kuti eyeuni tesiai amu kelo nebatata naa siaitin neaku keitokini ajo mekiindim aatalak iltung'anak kumok. Neaku kaitadamu inarishata.

aidim sinanu najo, ore embae nangira asa tene, na elio na entoki najo registration naloito dukuya, na elio enkitok nabo nangira atii na emisa nati imashinini naitumiayiae eregister iltunganak, niaku ajo na nanu esiai sidai ena nelio ajo kengirae ashipakino, na engirae na maybe ore enaikoni teneyae na ena registration, na inkarn enyanak elimu nikilikuani aitoki ajo kaja ilarin oata ashu olari etoiwuoki, nikilikuani ntokitin naji tena keyama ashu tena meyama, nikilikuani intokini naijio akeyie kumok naji personal details,.na ninche eyae teneweuji, niaku ajo na nanu esiai na e rejistration nayae personal details naloito dukuya teneweuji naa.

ore na ena bae na kajo na nanu enoshi nalo oltungani adol alo ingwesin. teweuji naji na national park ashu aa national reserve niaku naa ebae etipat ena nanare tenelo oltungani ass. nilo adol ingwesin naijio ilngatunyo nemintoki aton adol tesimu, aku tesimu ake edol ashu te tv,nilo na aduaki makewon nilo na atum ilaitengena, na oyiolo embae kumok naipirta kuna ngwesin nilo aitoti ninche ,kingira ninche aitoduaki enaikoni tenitoti, ajo kebaa ninche nilo na ake ashipakino aingor ingwesin niosh impishai, amu embae sidai naitiship oltungani nilo atum engeno nemintoki ar ingwesin tenidol na ninche epuo puo tebo. nipuo opuo aramat ninche niaku embae etipata na ena oleng.